Keto omenda e akaontna mar mpesa bedo matek, ka adhi ir ajent mar mpesa to okona ni oonge float, machuna ni nyaka amany ajent moro. Seche moko sistem mar safaricom bedo piny, maok anyal tiyo gi mpesa. Ka antiere dala, yudo ajents mag mpesa bedo matek ahinya.

Tiyo gi teknolojia, e skunde mag praimar, oseng'awo ngas ma somo, kaka tiyo gi tablet, mamiyo nyithindo neno picha, kendo chiwo somo manyasani. Ma miyo nyithindo, dongo kong'eyo weche mag mbui maikogi ne somo mabiro, kod yudo tije. Teknolojia bende konyo jopuonje e loso chenro, kaka gichiwo somo ne nyithindo e yo mayom kendo manyasani. Ahinya e skunde mantiere e gwenge manie i piny.

Jolemo gi jotend dinde, kaluwore gi paro mag chuny, konyo e hocho mar chuny, gero chia, lando hera, chiwo ng'uono kod kwe. Gipuonjo oganda yore minyalo kalgodo obadho mag ngima kaka kuyo, hera mokethore kod chuny malit. Kuom chiwo hocho, jipo kod chiwo kony, gimiyo ji yudo geno, yo, kod chuny modhil. Gijiwo chia kaka, chuny mar kony kod ng'eyo e kind oganda. Gibedo kaka jothek sama dhao owuok. Konyo jochan, jomatuo, joma hikgi oniang' kod nyithindo mokoso omenda michulo e i skul.

Jopuonje nyalo tiyo gi tuke manie mbui e loko puonjo obed kaka tugo mar duoko penjo. Tiyo gi boards manyasani e nyiso video, picha gi puonj mamoko. Nyithindo bende nyalo tiyo kodgi e somo. Chenro moko e mbui konyo nyithindo e loso kendo somo sigendni, mamiyogi gidongore piyopiyo e somo kod ndiko. Kagitiyo gi mbui, ginyalo limo kuonde kano lee mag bunge mamiyo somo bedo mamit kendo adier. Jopuonje nyalo puonjore kaka ginyalo tiyo gi yore mag teknolojia makare. Mae miyo nyithindo hero somo.